Kaluore gi picha man kae ni, anya neno ni gima dhi mbele kae ,en ni jodoyo e puodho kendo anya paro kindega mokuongo mane adhi e puodho ka kuom wacho adieri, notek, notek ateka, en mana ni koro ne an gi jok mane ongeya koro nomiyo obedo mayot matin. Nikech kidhi e pudho iyudo bungu, iyudo kaka jam moko e puodho kendo inya yudo kata kute maketho oduma. Doyo kendo konyo ,konyo jamni dongo maber nikech sama isegolo buya manie tie oduma, mono buya mayo oduma teko mar loo cha, ok, ok gipiem e yudo nutrients mae loo. En kinde maber mane atime tijni

Kaluore gi picha mano maneno kaeni, anyawacho ni japurni otingo' opau kati inyalo lwonge' ni kipau, nge'ne tije ngenyie puotho, kendo okonyo mange'ny, onyakonyo jogo man gi dhok, en niya samaiyweyo kund dhak kata itimo ler e kund thok itiyokode golo losruok mag dhok' kendo onya konyi mange'ny nikech losruok dhok kingi'yo kaluore gi weche mag kisayansiya inya ti kodgi ka mbolea kendo gi opuni en gimaber minyalo tiyogodo chotho losruok mag thok kitero e puotho, mago kaka onyakonyo kata e yao mtaro manie puotho mano ka po ni koth kata pi nge'ny e puotho ahinya manyalo mono chamgi dongo' maber.

Ma nyuka kendo ma nyuka bel, mit mang'eny kiyude gi rabuon .To gigo mitiyo go e loso nyuk abel mokuongo tik tik inya chako gi pii, iketo pii mondo ochwakre, eseche ma iseketo pii, iket ekanyo iriwe gi mogo, mogo mar bel kata muogo. Mogo ni iket epii ma pii yieny, irude irude, irude ma olosre maber e pii maonge duchemag mogo modong ka pii oseyienyo koka ichako irudo mos mos, irudo pii mos mos kiolo mogo cha. Kinde mochieke irude mondo kik omakre, kendo kochako bedo matek, imedo ne pii mondo mi ochiek e yoo maber. Erokamano

Mae anya wacho ni ma cha chak kaluore gi picha mano maneo kae, to ma gima oganda osebedo katiyo go e yore mag tieko kech. Okonyo mangeny, ma en ilose gi pii, chak kendo kata gi sukari ka nya yudore. Omit mang'eny, iketo ne pii sama idwa chako tede iketo ne pii e sufuria ,iketo chak be mondo mi ochwakre maber mondo koro kata ne en gi gimoro e iye to bak teri oko to ido moko amoka, ichwake maber moyieny, iketo ne majan, iketo ne sukari, iwe mochwiny mochwiny maber ma kuok mar chak cha lal, miyo chai chiek maber kabisa.

Kaluore gi picha maneno kae ni, gima angeyo ka, nyuka ni iluonge nu dubia, nyuka ni ilose kanyachiel gi pii koriwre kod mogo mar oduma. Osebedo e kindwa ,oganda joluo kuom ndalo mangeny kendo gi higni mangeny kabisa. Mae emane deyewa ochako go kapok gidonjo e nyuka bel, nyuka muogo kata nyuka molos gi gigo mopogore opogore. Osekonyo mangeny kendo anya wachoni omit. Kidwa lose, iketo pii, kiseketo pii e mach kendo ochwakre, e bathe iriwo mogo gi pii atin irudo iruo momakre maber kasto ikaw sama pii oseyienyo cha ichako rudo pii mos kiolo mogo, iolo mogo motwak maliw ,mochieko nyuka gi?

Oseyudore ni tijni ni gi nengo mang'eny kendo rito chamgi ok yot. Nikech gin gigo madwaro arita kendo gidwaro ng'eyo mondo mi ipur gi nyaka ibed gi ng'eyo mar puro gi maber. Nikech gin kata koth ok gidwa koso mang'eny be ok gidwa mang'eny. Koro iyudo ni itiyo gi pesa mang'eny e go yath to e giko ne be inya yudo ni ng'eny gi okethre kata otop ok ochiek maber. Ka kuom mano iyudo ni japur odhi lal. Koyie to en gi pesa nikech iyudo ni watermelon achiel en kata mia adek. Lakini koro shida wuok e kar pur ne e kar rite moromo.

Gino matimore kae, anya neno jopur, japur kendo anya neno jamni miluongo ni ngano. Kae aneno jalony e yore mag weche pur kendo aneno ngano machalo wuon puodho jaduong mani gi sweta marambulu. Mama morwako lau maralum ochalo jalony e weche mag pur kendo chal kagima ging'iyo kaka ngano mopidh kaeni osebedo ka dongo. Ging'iyo kaponi nitie gima bedni itimone kaluore gi weche pur kata weche mii yath, kata kodwa mbolea kata kaponi kute odonje iye kendo ma nya konyo mang'eny miyo jamni dongo maber kendogi kwe

Kaluwore gi gima dhi mbele kae, ma japur. Ng'ano puro kendo sani oyudo yuto ne. Kinyang'iyo maber, magi dania emogolo e seedbed manopidhe. Kendo kanyang'iyo maber, onge pogruok kind yor motiyo go kata yore mawatiyogo e aluora wa. Dania ni en cham ma mondo mi ipur nyaka ibed gi lony e yore mag pur kendo nyakibed ng'ano mong'erito cham. Nikech gino ok dwar weche mang'eny kendo ok gi dwa jok machuny gi tin. Wajabedo gi yuto maber mano en ni kirite kendo ipidhekipidhe mang'eny onyalo kelo ni yuto maber kabisa. Kuom kamano, an anya nyiso jopur ni omed puro dania mondo gimed dania mang'eny mondo yuto odhi malo.

Kaluwore gi gino maneno e pichaka, ma japur. Kendo iyudo ni gino motimo kae en pidho cham. Pidho cham ok en tich matek ndi. En mana ni koro samipitho oketo mbolea. Ng'ani keto mbolea. Sami keto mbolea ok dwar ni iket mbolea mang'eny. Nikech kiketo mbolea mang'eny biro hinyo cham madhi te kanyo. Nikech obiro keto nutrients mang'eny mokalo kaluwore gi gima cham onengo bed ni yudo. Kendo mbolea konyo maber e dongruokmag cham. Lakini ma luwore gi kiwango mar mbolea moket ne cham. Iyudo ni koket kiwango mang'eny. cham ok dong maber. Kendo iyudo ni koro ok giti kata maber. Iyudo ni koro gipugno nikech nutrients obedo mang'eny kabisa mohingo kata tekogi.